Ũndũ ũrĩa ũrendekana gwĩka ũndũ ũyũ, ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ atĩ no nginya ũkĩre rũciinĩ tene nĩgetha thamaki cikorwo ciakorwo irĩ nyingi , na ciumĩte mũrĩmo ũrĩa cigoka mũrĩmo ũyũ ũngĩ, ciakorwo raithi gũcitega, no nginya ũkorwo na kĩndũ gĩgwĩtwo neti , ũgaikia rũiinĩ, nĩgetha neti iyo ĩkanyita thamaki icio, thamaki icio cianyitwo nĩ neti ũgaciruta, waciruta nĩigũkorwo itarĩ muoyo. Ũgacoka ũkoya mũkanda ũgacioha, na ũgakorwo na mũtĩ mũraihu, nĩgetha mũndũ ũrĩa ũngĩ akanyita mwena ũrĩa nawe mwena ũrĩa, nĩgetha ikahota gũkũĩka tondũ ĩgũkorwo ĩrĩ nyingi na cigacoka cigatwarwo thoko.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩ rĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Mũrĩmi no nginya atũgũte mũgũnda. Ũndũ ũngĩ, aĩte karagita karĩme mũgũnda na kaigananie mũgũnda. Aĩka ũguo, nĩ egũcoka aite thumu o mũthenya nĩgetha kwaura kana rĩrĩa araitĩrĩria mũgũnda wake maaĩ, thumu ũcio, tĩĩri ũcio ũkorwo wĩ mũnoru, na ũkorwo wa kũnyitanĩra hamwe na thumu ũrĩa, nĩgetha kĩrĩa arakũria gĩkorwo gĩa kũrura. Ũndũ ũngĩ, no nginya aenje mĩtaro ya ya kũita mbegũ iria cia kĩrĩa gĩothe arahanda ta rĩu ta nyanya. Acoke ahumbĩre wega mbegũ icio, na akorwo wa gũitĩrĩria maaĩ o mũthenya nĩgetha nyanya ĩrĩa ĩkorwo ya gũkũra na kũkorwo ĩ njĩru wega.

Niĩ hakwa ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria atĩrĩrĩ, ũyũ nĩ mũrĩmi ahandĩte nyanya na nĩ arona nyanya ici nĩ igũkorwo na riri na nĩ ikũmera i nyingĩ. Koguo arathiĩ akĩhandaga mĩtĩ akĩohagĩrĩra nyanya mĩtĩ-inĩ ĩyo nĩgetha nyanya icio ikũrĩre mĩtĩ-inĩ, na nĩgetha rĩrĩa andũ a gũtua, ciakũra, andũ a gũtua magathiĩ kũgũra, igakorwo itegũkinyangwo nĩ andũ, na ĩkorwo na riri mwega na ikũre wega ina, itegũtinda ikĩgio nĩ andũ.

Nĩ maundũ maingĩ marĩa marangenia ,rĩrĩa ndĩrona njũkĩ iria ngoretũo ngĩcĩrĩithia, tondũ ngoretwo ndĩ mũrĩmi wa njũkĩ, mĩaka ĩrĩ nĩ ngoretwo ngĩkena mũno, tondũ njũkĩ icio nĩirahe ũkĩ mũingĩ mũno. Macukuru maingĩ nĩmakoretwo magĩũka kuona ũrĩa, ũkĩ ũthũagwo, na ũkaigwo koguo rĩ, nĩ ngoretwo ngĩenderia itũũra na ngenderia arĩa mũno mũno me na ciana, nĩ ũndũ wa kũmathondekera rĩrĩa marĩ na homa, na kũmahee magekĩra ndimũini magekĩra gĩtũngũrũ ũgakũnĩka wega, ũgagĩtĩga thikũ ĩgĩrĩ ,ũkahe ciana ciaku iria cigũkorwo na homa. Ũguo mũndũ ũtakweda kũnyua cukari, agekĩra chaiinĩ, mũndũ ũtakweda ũcũrũ cukari, agekĩra ũkĩ ,na andũ nĩmakoretwo magĩkena mũno, na makagĩra ũkĩ ũcio, kaingĩ na kaingĩ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa na kĩhũthĩkaga na na rĩrĩa kwĩna kwĩna kwĩna ageni na gũgathĩnjwo mũno, gũgakorwo na thubu. Ũyũ wĩĩtagwo mũrubaine, nĩ wĩkagĩrwo thubu-inĩ ũkahũrwo. O rĩngĩ, nĩ ũcemũkagio na ũkanyuo na ũkahonia malaria na typhoid. O ũguo, nĩ wĩkagĩrwo nĩ wĩkagĩrwo nginya maaĩ-inĩ, ũkatherũkia maaĩ na ũgacunga maaĩ mau, ũgate mahuti, ũkanyua maaĩ mau ma mũarobaine okorwo nĩ ũraturwo nĩ mahĩndĩ.

ĩĩ niĩ hakwa no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere. Ũyũ nĩ mũthuri wa itũũra, na nĩ akoragwo e mũrĩmi wa ũkĩ, wa mĩaka mĩingĩ. Koguo nĩ araharĩria, harĩa egũĩkĩra ũkĩ, rĩrĩa egũkorwo akĩũthũa. Na nĩgetha ũkĩ ũcio akunĩkĩre ndũgakorwo, ndũgathũke nĩgetha rĩrĩa egũtwara matuka-inĩ ũkorwo wĩ ũkĩ mwega ũngĩenderio, ũngĩgũrwo nĩ andũ arĩa me thoko, na arabu arĩa me thoko nĩ magũcoka menderie ũrĩa wothe ũkũenda.

Kĩndũ gĩkĩ gĩthondekagwo atĩrĩrĩ gũkũ, mũrĩmi no nginya agatũgũta mũgũnda akaũharĩrĩria wega, agacoka ageta karagita gagoka gakarĩma, gakaiganania mũgũnda, agacoka agaita thumu o mũthenya, nĩgetha rĩrĩa kwaura thumũ ũcio na tĩrĩ cikahota gũkorwo, tĩri ũcio ũgakorwo wĩ mũnoru wa kũhota kũrũngaria kĩrĩa mũrĩmi arenda kũhanda. Mũrĩmi agacoka akenja mũtaro, agaita mbegũ cia kĩrĩa gĩothe arahanda, agacoka agakunĩka mbegũ iria na tĩri, agacoka agitĩrĩria maĩ o mũthenya, akahũra maĩ o mũthenya, nĩgetha kĩrĩa ahandĩte gĩgakorwo na riri na gĩa gũkũra, nĩgetha atware thoko na nĩgetha o rĩngĩ akorwo akĩendia itũra-inĩ na akorwo akĩendia mataũni-inĩ kũndũ kũraihu na kũraihu.

Nĩ ng'ano na maũndũ maingĩ marĩa tũngĩigua makoniĩ Kĩndũ gĩkĩ, wa mbere, ngũkũ nĩ cia bata mũno mũciĩ-inĩ nĩ ũndũ, mũrĩmi atagũkorwo na mbia nĩ ekũhota kwendia ngũkũ ĩyo thoko, akorwo akĩgũrĩra bamĩrĩ yake irio, cukari, macani na ona kũrĩha mbia nini cia cukuru iria atekũrĩkĩte kũrĩha. Ũndũ ũngĩ, angĩaga irio, no athĩnjĩre ngũkũ ĩrĩa bamĩrĩ na makorwo makĩona kĩndũ gĩa kũrĩa hwa-inĩ ũcio.

Nĩ ng'ano kana maũndũ maingĩ ngoretwo ngĩigua makoniĩ kĩndũ gĩkĩ. Wambere, tũtambi tũtũ nĩ tũheaga mũrĩmi hathara rĩrĩa egũkorwo ahandĩte okorwo nĩ mbembe kana mboco kana nyeni kana nyanya, tũgakorwo okorwo nĩ kũraura mũno, okorwo mũrĩmi ndahũrĩte irio ciake cia mũgũnda ndawa, ĩgakorwo nĩ tũtambi tũtũ nĩtũrathũkia mũno kĩrĩa mũrĩmi ahandĩte na mũrĩmi agakorwo agĩthiĩ hathara, agakorwo ndarona maciaro ma kĩrĩa ahandĩte.

Ĩ niĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haa , ĩno nĩ mbata mũcinga na nĩ ũkũona nĩ nyina na ciana ciake mbata ino nĩ ĩkoragwo ĩna ũrũme mũno na nĩ ĩtengeragĩa andũ mũno andũ ageni kũogũo rĩrĩa ũgũciga mũciĩ kana rĩrĩa ũgũcĩrere mũciĩ ũkamenya atĩ rĩrĩa gwakũgũtarĩ na mũndũ na cikũu nja gũtirĩ mũndũ ũngĩingĩra na nĩikoragwo na ũrũme mũno na kũĩngata andũ na gũteng'eria andũ.

Niĩ hakwa no ndarĩrie ũrĩa haragĩria ici, haragĩria irio ici. Ha mbere nĩ gwakia mwaki wa ngũ, ũgekĩra mahuti momũ kana maratathi, ũgakia gĩbiriti, ũgakana. Wa kerĩ, ũkoya thuburia ũgathambia na ĩgakorwo ĩ theru, ũgakamũra wega. Ũkoya thuburia ĩngĩ, ũgaciĩkĩra ho na ũgekĩra maĩ na ũkaigĩrĩra mwaki-inĩ ũrĩa ũgũakĩtie, ũkoya magoya ma marigũ ũgakunĩkĩra ũgacoka ũkoya ibati, ũgakunĩka. Ũkareka ihĩe, ciahĩa, ũkaruta, ũkaruta maĩ-inĩ marĩa megũtigarĩte na ũkareka ihore. No ũcirĩe na cai kana kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũrenda.

Ĩĩ no ndirikane ũrĩa ndekire ũndũ ũyũ rĩa mbere na maũndũ marĩa ndagereire. Wambere, ndambire ngĩtũgũta mũgũnda na ngĩtinia nyeki iria ciakoretwo i mũgũnda ũcio, ngĩta karagita gagĩũka gakĩnĩmĩra mũgũnda wega, ũkĩiganana. Wa kerĩ, ngĩandĩka andũ a gũka gũcimba marima kana mĩtaro ya kũhanda nyeni iria ndendaga kũhanda. Ũndũ ũngĩ, nĩndekĩrire thumu o mũthenya o mũthenya nĩgetha tĩĩri ũrĩa ũkorwo na hinya na ũkorwo wa kũmeria nyeni iria na ikorwo na riri, na ikorwo cia kwendeka, na ikorwo na hinya, mũgũri agĩũka kũgũra ikorwo i njega na cia gũtwara thoko na cia kwendia matuka-inĩ marĩa manene ta Naivas, Quickmart, na Carrefour. Na ũndũ ũngĩ, na kwenderia andũ a itũũra, nao magũra ĩ, magakorwo makenete na magacoka rĩngĩ. Ũndũ ũrĩa, ũndũ ũcio, nyeni icio nĩ ciakorirwo ikĩhe mbia ya kũgũrĩra bamĩrĩ yakwa cukari, irio, na kana kĩrĩa gĩothe ndendaga kũgũra.

Ĩĩ niĩ hakwa o rĩngĩ na rĩngĩ no ndarĩrie kĩrĩa kĩratiĩ na mbere haha. Ũyũ nĩ mũrĩmi wa kũrĩa gĩthumo, nĩ akoretwo agĩtega tũthamaki tũrĩa tũnini tũgwĩtwo omena na nĩakenete nĩ kuona maciaro marĩa ikoretwo ikĩmũhe na nĩategete thamaki nyingĩ mũno iria igwĩtwo omena na nĩarakena nĩ ũndũ thoko ya ũmũthĩ nĩ ĩkũmũhe mbia mũno mũno na nĩ ĩgũkorwo ĩkĩmũrĩhĩra ciana ciake mbia cia cukuru na ikĩmũhe irio na ikĩmũgũrira nginya nguo na kũrĩha nyũmba ĩrĩa aikaraga, na o rĩngĩ nĩegũkorwo akĩhatũra harĩa ahatĩte.

Niĩ hakwa o rĩngĩ ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ atĩrĩrĩ, no nginya ũkorwo na ng'ombe igĩrĩ kana ithatũ, ũcioherere mũkanda thutha na ũkorwo na macini, nĩgetha ĩkorwo ĩthiĩ ĩkĩrĩma na ĩkĩenjaga, macini ĩo ĩthiĩ ĩkĩenjaga marima na gũkorwo na mũndũ ũngĩ wa kũhanda nyeki.